kũhe mũmera waku maaĩ wega nĩ ũkorwo na baĩbũ ndaĩhu baĩbũ ĩgũkorwo ndĩrathũkia kirĩa ũrahe maaĩ ũkahe weega ũgaitĩrĩria nginya mũmera ũkaigania na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Nĩ ũreri mwega wa ngũkũ ũtukanĩtie na bata. O hĩndĩ ĩrĩa ũngĩbatara matũmbĩ nĩ ũkũmona na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ kũrĩngana na mũrerere wakũ wa ngũkũ.

Nĩ gũikaraga ũtarĩ na mĩtugo mĩoru, ndũkae kuoywo irore kũrĩa gwa thirikari woneke ũtarĩ mũndũ mwega ndũngĩheo marũa maya.

Nĩ kũnyita ng'ondu kana mbũri yaku wega, hĩndĩ ĩrĩa ũkũmĩenja guoya wayo, na na kũmĩnyerera ndũkae kũmĩtema hĩndĩ ĩyo ũramĩenja.

Ndamĩhandire na he hĩndĩ ndamĩgũrĩte no ndiamenyaga ũrĩa irugagwo, rĩu nĩndakorirwo ndĩna kahinda karitũ ingĩgoka kũmenya ũrĩa ĩhũthĩkaga thĩ-inĩ wa mũrugĩre wayo

Nĩ hĩndĩ mũrĩmĩ ũyũ atwara ngamĩra ciake cikanywe maaĩ.

Nĩ kũrĩithia ararĩithia mahĩu make rũrũinĩ rwake.

ciũthĩ ciana thiĩnĩa andũ aĩngĩ, kwoguo niĩ nondare mũndũ ndagakorwo agĩũtha karata onakorwo no gĩũthiĩ tĩwega gũthaa tondũ nĩgĩcungagĩrĩra mũndũ gũkorwo no arĩo mbeca ciake karata-inĩ kau.

nĩ kũĩngĩra rũrenda-inĩ rwa thĩrikarĩ kĩndũ gĩothe ũngĩkorwo ũkĩenda kũ apply gwa thĩrikari ũkũrĩha through Ecitizen na njĩra igwete.

Haha nĩ gũthiĩ kũgũra dawa duka-inĩ nonginya ũtarĩrio nĩ mũtaaramu wa duka ũrĩa ũkũhũthĩra dawa ĩyo na ũrĩa ĩgũgũteithia.

Nĩ gwĩkĩra nguo cia gũthambĩra, gũikara na mũiko wega, ũnyite wega ũndũ ũtangĩũrekia atĩ, hatirĩ hĩndĩ gatarũ gaku karĩnyua maaĩ nĩ ũkũhota gũgatwara wega gatarĩ na thĩna.

Kũhe maĩ nĩ kũhe ũmenyereire wega, citikae gũkorwo ciĩna maĩ maingĩ citikae gũthũka.

Mũndũ atinagia mũkorobia wake kũmenya ũrĩa ĩno ĩngĩ ĩhana thĩ-inĩ nĩguo ona customer agĩũka akamenya nĩkíĩ aragũra na ũrĩa kĩrĩa aragũra kĩhana

Nĩ kwenja mĩtaro ya karabati na gũtheria kũrĩa hihi kũngĩkorwo kũhingĩkanĩte nĩguo maĩ ma kĩguo mangĩũka matikae kũrũgama matigacũngĩrĩre hathara bũrũri-inĩ witũ.

Nĩ gũcihingĩra wega ũndũ itangĩthũkia thayũ wa mũingĩ kana cirĩe mũndũ kana ithũkangie irio cia andũ mũgũnda-inĩ yao.

Ũkũria wa hoho, biribiri hoho na biribiri kari nĩ ũkoragwo ũrĩ ũrĩmi mwega mũno na nĩ ũrĩmi ũngĩteithia mũndũ tondũ ona ũngĩrĩma ndũrĩ hĩndĩ ũgathiĩ hathara.

Biribiri nĩ njega mũno ya gũthondeka mchuzi hĩndĩ ĩrĩa wĩna igongona kana ona gwaku mũciĩ, nĩ njega mũno.

Ũgĩenda mũndũ amenye gwĩka ũũ nĩ ũmũĩte ũkĩharĩria na ũkĩruga, nĩguo ahiũhe kũmenya ũrĩa kũra ũrĩa kũbatiĩ kũrugwo irio cia mũthemba ta ũyũ.

Nonginya ũicũhie ũrute makoro na ũtuĩke wa kũruta mbegũ na gũtinangia wega kana ona no ũruge rĩrũgamĩte o ũguo, ũrĩhe ihinda inini rĩ riko.

Ũyũ wĩtagwo mwanga, nonginya ũrute ngothi ya igũrũ wega, na gatagatĩ nĩ hakoragwo na mũri, ũũrute wega kahora, ũcoke ũruge mwanga waku.

Ndũbatiĩ gũgĩikia ikũnia kana gũgĩikania o ro ũguo, tondũ nĩ gĩgũkuanga, ũbatiĩ ũgĩbange weega harĩa ũrakuĩra ũkĩmenyereire wega gĩkinye gĩ kĩega.

Ũrabatara kũraria tũmaĩ wega, ũkime mũtu waku kahora, ũũkime nginya na maguta, ũcoke ũ roll tũmĩbira twaku wega twa cabaci, ũkĩgaragaria ũgaragarie ũhũthĩtie guoko nĩguo ũrũte cabaci thaka ta ĩno.

Kũhĩhia mbembe nonginya ũkorwo na mwaki mwega wĩna makara na ndũgakuhĩrĩrie mbembe mũno ndĩkae gũcura, ũmĩige ĩ haraihu kidogo na mwaki, ũrute mbembe thaka wega.

Nĩ kũharĩria gĩtharĩ gĩaku wega ũtegwĩkĩra mwaki mũingĩ, nĩguo ona angĩkorwo nĩ ageni wĩ nao mare tũirio twega kana bamĩrĩ yaku.

Nĩ gũthondeka mwaki wega, kũhagĩra maĩ marĩa maiganĩire wega, matigakorwo marĩ maingĩ gũkĩra thaburia ngima ndĩkae gũitĩka ũcoke ũmĩruge kahora na ũmĩhe mwaki mũigananĩru.

Ndiamenyete mũndũ arĩaga thamaki kahora, ndũkae gũthecwo nĩ tũmahĩndĩ tou, ndiamenyete thamaki ĩ cama gĩthemba kĩrĩa ndaigũire hĩndĩ ĩyo, thamaki nĩ njega nĩ ĩtũmaga o na mwana ahingũke hakiri.

Hĩndĩ ĩrĩa ũngĩkorwo na homa, karũhayo, kana hĩndĩ ĩrĩa ũgũkorwo ũkĩruga gĩtowero gĩaku, no ũmĩkire weega, ũkaranganĩrie na irio, kana ũmĩthe, kana ũkirĩre maĩ-inĩ mararu ũnyue

Nonginya wĩke ũguo, nĩguo ũgarũre tũmandathi twaku, tũtikae gũcura mwena ũmwe, ũikare ũgĩtũgarũranagia nĩguo tũhĩe mĩena yothe

Ũyũ nĩ ũkĩ na nĩ ũteithagia kũhe mwana, o na we mũndũ mũgima no ũnyue, no ũnyue na maĩ, kana ona ũhake mũgate hĩndĩ ĩrĩa ũkũrĩa.

Ũkĩ nĩ mwega mũno nĩ ũteithagia, hĩndĩ ĩrĩa ingĩkorwo na tũmathina twa mwĩri, nĩwega ũgaikaraga ũgĩcũnaga o kanini, o kanini, mahinda kwa mahinda.

Minji nĩ njega nĩ ũthondekaga gĩtowero nacio, matunda namo, no ũthige wĩke pudding namo, na nĩ magũteithia mwĩrĩ waku, hĩndĩ ĩrĩa yothe ũgũkorwo ũkĩmahũthĩra.

No ũritũhĩrwo mũno gwĩkĩra nyamũ icio matũ, no tondũ nĩ ũndũire wao, hatirĩ ũndũ ũngĩ mangĩkorwo magĩka, o andũ marĩ ũndũire ũrĩa makoragwo magĩkenerera gĩkwao.

Kũnoria mũgũnda nonginya ũkorwo ũgĩkĩra thumu wega mũgũnda-inĩ waku nakũhũthĩra rĩngĩ fertilizer kaingĩ kaingĩ ũkĩhanda kana ũkĩrĩmĩra.

Njĩra njega gũtũma maĩ maikare mũgũndainĩ waku kwa ihinda inene nĩ kwara mulching, rĩu waitĩrĩria maĩ matirĩthiaga naihenya. Mahuti mau marĩikaraga marĩ mahehu, koguo mũmera waku ũgaikara wĩ na ũhehu.

Nĩ gũtemera maĩ ũndũ matekũrũgama mũcereinĩ matigathũkie mũcere wakwa, ũkamatemera ũndũ megũthiĩ mathererete.

Ũngĩenda kũiga maĩ mũgũnda-inĩ waku ni ware mulching wega, rĩu maĩ marĩa marĩingira kũu ũguo mũgũnda waku ũrĩikaraga wĩ mũhehu ndũrĩikaraga ati uniarĩirwo nĩ maĩ.

Gĩbandĩ nĩ gĩa gũtũma mũndũ amenyekane marĩtwa make, nawe nũ

Ĩno nĩ ngathĩ ya mathomo ma igũrũ, thutha wa kuma secondary ũka join university